Kifaa piitobiri irbaribarani ning'urari sii enkisuma, ningurari isukuulini te se te siana pookin piitibiri duo ai siai enkisuma esidai. Ore enkae nelaki irmalimuni esidai piisum inkera ning'ori sii ning'urari sii environment oo nkera esidai piisuma inkera te te eseriani.

Ore tiatua eunore ore esiai ee serikali ore number one naa kegira naa fertilizer itobiraki naa ketayu ninche fertilizer naa kegiraa aii encourage peeku keetii eunore sapuk. Ore enkae naa irabirani ore irbaribarani naa kisaidia pee. Eani daikin too lchambai meyai atu oo sokoni neeku kegira ina aisadia esidai oleng'.

Ore ore olaiguanani lai naa Ole Petae ole Siamito naa ore esiai enye naa pitasheki esiai enkisuma naa ore kuna kera natii ang' na ninye odumu kuna nemigirai aya sukul naa ninye odumu ayaa sukuluni pee etum enkisuma neeku ore ninye kegura aitasheki enkisuma naa ninye sii oitasheki ilarabali ninye duo oitasheki olarabal tenepuku neeku ninye oitobir peace taiatua atua enkaji ee maa. Neeku kasapuk esiai naasita ilchigi tenakol tedakop namanya nanu. Ore aii enkae naa ninche sii outasheki eseriani ore eseriani naa ninye osapuk oleng' taiatua emurua.

Ore enkisuma ore ntumoritin oloing'ang'e na keretito irkumok oleng amu ketii iltung'anak lai limidim lemeeta mpisai apuoyie sukuul. Neeku ore entumoritin oloing'ang'e, naa etareto irkumok temurua e Kenya oleng. Neku ore nena tumoritin kegira aisaidia irkumok oleng.

Ore ninye ene dukuya neyautua entoki naji wifi oo ntoki naji online classes ore oshi nenaa naa kisaidia inkera misumata hata meeti darasa kake ketum eng'eno enye neyaua sii entoki naji online classes kisum ormalimui inkera metij ninnche sukul neeku kegira ninche atum eng'eno tormalimui oboo neeku isaidia duo serikali ina oleng'.

Basi ore taa maiterunye esidano. ore esidano e Chatgpt naa nchere isaidia nkera metaasa isiatin enye, ore enkae nisaidia Kuna kera, o te isaidia enkisuma, meyau duo esipata sidai olosho. ore enkae naa ore tenkaraki esiai, e projects naa kisaidia nkera metaasa projects ena taa naji Chatgpt neeku kesapuk duo esiai, te Kenya. Ore entoroni naa keyau entoki naji lazy ness amu keeku mitumiya iltunganak ilukuny enye aitau, ideas tenetum enkiti toki nekuetiki chatgpt, nikilikiani maswali ore naaji tenanu ore duo chatgpt keeku misumata nkera edala ake, pee enkae kerai natii university naa sidan amu ki relay Nena kera, te Chatgpt oleng. matejo naaji nkera naasita medicine.

Ore emoyian naa ta egira enkerai alafu . Naa ore emouyu number one neetae tb. Ore, naa peeiboori Nena moyiaritin naa peeyaw nkera meshomoki aitaas vaccination .neeku ninye duo nagira atum nkera oleng temurua e Kenya. Neeku kifaa nitobiri ilbarinarani pee, eyae nkera menoto ina vaccination pee iboori Kuna moyiaritin naagira aotamuoi nkera. ooti. neeku Nena moyiaritin. neeku kifaa nitobiri ilbarinarani pee eret te biotisho.

Basi ore taa ng'olikunot naimaa ildakitarini, loo nkishu naa, ore ninye ene dukuya naa elakuani oo nchoo, amu kifaa ildakitarini loo nkishu peepuo, aing'or nkishu, nebak sii lelo keek ooyieu, ore enkae naa, ilbarinarani amu ore naa ore, ildakitarini loo nkishu naa kifaa peepuo apuo mpaka remote areas peepuo aing'or Nena kishu, ningor ajo kakua moyiaritin naagira aimaa, pee ingurakini naa olchani ore sii enkae, ignorance oo kulo tunganak, amu keyieu ninche, nemeyiolo ninche technology nayewuo oldakitari. neeku ignorance esapuk, nagira lelo dakitarini loo nkishu aimaa. Neeku keikumok ntoky naagira ildakitarini aimaa, ore enkae naa kifaa pee inguraa sirkali ildakitarini loo nkishu, ningurakini office enye, pee eretokini, mitibu nkishu , teseriani neyauni biotisho atua enkaji. Neeku ninche.

Etoponari naa emirata edaa nalo nkuapi eboo eingua osokonini kutiti, ore naa entoki nagira aingialaki naa , ore enedukuya, naa metumumito duo faida sapuk naifaa netum, ore enkae kifaa edaa nailoto nkuapi pee etum, olorere mpisai naidim naaji ai sustain kulo tunganak otii ene kop enye. Ore sii ilaturk kifaa pee ingurari ilaturol amu, ore edaa nagira aturu naa keya mpisai kumok. Neeku ore edaa naipang too laturok alotu boo naa kifaa pee emiri mpisai sidan, pee etum ilaturo faida.

Ore library e mutandao Nas ilepieki enkisuma oleng tolosho le Kenya amu, ore bukui pookin natii olmutandao naa kisumi iltunganak pookin. Ore Kuna kera esukuul natii nkaulele, neidim ashomoito library natii taon. naa kebolo ake esimu niisum. Naa kegira aisaidia amu, kegira ayau equalization tiatua Kuna kera naamanya taon onaamanya idialo naaji oo remote areas nekua naamanya nkaulele, oo nkishu, neeku ore library le mutandao, ilepunye enkisuma oleng, ore nkera pookin naa kegira aisum, kegira aisum mbukui, naagira nkulie aisum natii taon. Neeku ore ele ena library nayewuo isaidia oleng, Kuna kera akeyie naamanya nkaulele, egira ailepunye enkisuma sapuk.

Ore taa enkisuma olmuntao le YouTube. netii taa enkisuma oleng tolosho le Kenya, amu ore ninye kuna kera naitereu sukuulini, Kuna kutiti, naa ore entoki naisum irmalimuni te sukuul nepuonu.m Ore pee epuonu ade ang' , nepuo YouTube ni download ore pee download inkera Nena tokitin naisumaki. nigul aisum. nisaidia YouTube mibunga pii neeku ore Nena tokitin naisumaki. ore you tube. kegira aisidai Kun akera kutitik oleng meibunga enkisuma. ore enkae neyawua enkisuma oleng. amu kegira anyok aisum iltunganak pookin. mpaka kulo otii nkaulele pookin. ore entoki nitum te darasa, nilo you tube ,nikisomesha you tube entoki nibung Kila kitu. neeku ekisaidiae pee itum aibung' entoki neitu I ung te darasa. ore neitu aikatai iisum neitu aikata ilo darasa. nilo you tube.ni search ake nikiret taa maisha neeku, ore you tube egira aisaidia oleng tolosho le kenya.

Ore isiasani pee ilepunye enkiguran, eyatua nkishu peret elelero naa kifaa isiasani pee eyau entoki naji tournaments empira. ore mpirai naa kitutum elelero. naa nepuonu aar .ore enkae kifaa isiasani, peeyau organization naifundishae nkera about kuusu, umuhimu wa naboisho . Neeku, kifaa isiasani pee itum iltunganak elelero amu ninye loogira abulu. kifaa peedumu organization nailepunye elelero. neya elelero sukuulini. kuna nimidim aashomoita. neya peepuo sii ninche atum enkisuma, nepuo aatumore kulie kera ok nkulie kuapi ore Ina naa kisaidia, iltunganak pee ilepu tele Osho le kenya. neeku nejia ifaa isiasani pee.

Baasi orrme taa ena siai oo ng'uesin te Garissa naa tenilotu naa Garisaa tenasiai oo ng'uesin amu ore ene dukuyaa naa kepuonu kulo tung'ana oingua boo ee Kenya matejo naji watalij nepuonu aingor ing'uesin naamanya naji naati idialo. Nepuonu naji etii impisai naatii idialo nalak pee ing'or nena ng'uesin ore sii nena pisia naa kisaidia lelo tung'ana omanya ina murua. Neeku ore lelo tung'ana omanya ina murua neilep naji standards enye neeku ore naji ina siai oo ng'uesin naa kisidai oleng' amu eyaua musaada. Ore enkae ore sii enkae ore enkae naa ilepepunye sii enkingurata oo ng'uesin amu ipunkusaki eyarato oo ng'uesin tenkarakij musaada tenkarakiii naa musada nanotoki oo ng'uesin neeku eyau enkinguratoo oo ng'uesin gharama sapuk oleng' neyaua sii neekuu nipungusae eyaratoo oo ng'uesin te murau ee Garissa neeku isidai eyau imasaa kumok oleng' ing'uesin ina murua ee Garissa telolongata.

Basi taa ore taa ele kerenketble Nairobi peepuo aaman pee Ibooyo olarabal. Ore ene dukuya naa kifaa , ore enkae peyau Ina pee ibok ilarabali, ore enkae kenare naaji peesi ntumoritin. Ore Nena tumorotin naa kisaidia, neyauni naaji Kuna tribes pooki e Kenya nepiki pookin ine, peelimu nchidaritin, enye nelimu ajo kaji eilo pee isaidia ninche, ore teina siai, naa kisaidia ninche peyie, eiboori, ilarabali tolosho le Kenya, amu, keeku keyauni naboisho atua Kenya, neeku ore naaji Nena ilo kerenket le nairobi, pee iboori olarabal naa kisidai oleng. kifaa ake pee isaidia iltunganak le kenya. kegira naake naa kifaa pee kinyora anaa ilalashera.

Ore enedukuya naa kangas ainyiototo tedekenya naisuja naishopo esidai oree pee aishopo nalo jikoni nayieri shai ore pidip ateyiara shai ashu entoki akeyie nayieu nanya tedekenya ayier naitayu ake nanya esidai ore pee Anya esidai ore paa Anya esidai naraposho nashuku entokitin jikoni naisuj najii tenetii naisujai paa kaipang ore sii Eton eitu aipang tiaki ena nyiototo naa kaifaa pee aisuj Nkonyek naifaa pee aitandika enadapash natepetayie ore pee aidip Nena siaitin pookin naipangu ore pee aipangu tenetii duo egari naranyita najig ore pee metii nalo polepole mbaka esiai ashu ewueji naifaa duo paa alo Tena enasiai nalo neeku nejia najii nanu aikunari Tenalo esiai

Ore kulo Somali naa elalashare lang ore sii enikoo pee eas esiai enye oo ng'uesi naa kifaa pee etaa security neeku keserian tee mpurore ore teneyau eseriani ore lelo polisi naa ninche oingor enguesi neinche orip enguesi weramatare enye telulung'ata neeku ore naaji kulo tungana naa kifaa pee etaa irpolisi kumok oyawu security atua emurua enye pee eret ninche tee siai oo ng'uesi otenebo Nena enye orematere neye telulung'ata amu eseriani nayau Nena pookin naa kifaa pee epiki rules naigavan ana siai oo ng'uesi amu ninye ake nisaidia eripoto oo ng'uesi teneamurua naaji ene Somali neeku nejia eifaa pee eas wasomali

Oree induaat ee ODM toltunganak lolosho le Kenya naa oree ebae edukuya naa peitutum iltunganak pookin le Kenya tanaa olmaasani , tenaa olkikuyui tanaa olaikambai , ore naa induat ee ODM naa naboisho kegira ayau naboisho tiatua olosho le Kenya ,ore enkae naa kegira ayau entoki naaji development ore ina delevopment naa kegira ayau to inkoitoi naishia ore sii induat ee ODM tolosho le Kenya naa kegira aas entoki naaji foresights kegira ajooki serkali meetaasa esiai naifaa peas , tenepurori impisia tiatua serkali naa ninche osuuj aajo meifaa peesi ena entaas ena neeku ore naaji imduat e ODM naa kesidan amuu kegira ninchee aienkarej kulo tunganak pookin metusuja sheria neipungusa corruption tiatua Kenya neeku kegira ninche aisaidia olosho le Kenya oleng telulungata neeku ore ODM keeta induat sidan tiatua nkishu oo tiatua olosho le Kenya amuu kegira ayau naboisho wesujata esheria nemeetai sii oltungani otii shumata esheria.

Ore naji enikingo pee kipishare enkiminata oo siatin te lelelro naa ore jinye ene dukuya ore elelero naa keifaa pee eifundishai ninche eniko pee ituborika atee isiatin nenye kifaa naji elelero pee ingirakini isiantin enye like aituburo keifaa pee epuonu ninche oo ideas enye pee it obir ninche ideas oo siatin enye naa keifaa pee eta entoki naji online business keifaa sii ninche elelero pee eyiolou ataas nena siatin ormutandao ore pees nenaa na kisaidia enkiminata oo siatin te lelero neeku ore naa nena naa keisaidia keifaa sii pee ifaa pee isadia serikali pee elelero aigundisha umihimu ee nkisuma oo njia nkoitoi naitobirie esiatin enye.

Kisidai Tena ewutaroi tenkaraki ARVs laa ninche lee moyian ee bitia ore sii irkeek lee bitia looji ARVs naa kisaidia oltung'ani pee ebik Tena kop too larin oifaa pee ebik ore teniyid oltung'ani enkologi eitu ewok kulo Kee naa keeta ake sininye consequences amu nigira naa asuj sheria nikinjoo oldakitarii kulo tung'ana lee biotisho naa kidim naaji ayawu barakinot torok tiatua osesen lino amu kifaa nisuj entoki nikijoki oldakitarii neeku ore naaji ele Shani lee ARVs naa kifaa pee eyas oltung'ani enaa enaatiaka oldakitarii nimifaa pee eyid naa teniyid nishukokino oldakitarii ajoki kainyio eas

Ore naji duo tenaiko nanu tenalo naji esai to Losho le Kenya aata etii inkidimga oo garin naa ijin naji aiko ore ene dukuya naa keifaa nintumia kuna Means kutitik naino irpikipiku kulo mortobikes tu bodaboda amu ninche naji eyiolo aima kuna oitoi kutitik oo kulo kutitik baribarani kutitik nemeidim naji igarin ahomoito naa kre peintumia nena naa idim naji atabai esiai teleleki oleng' amu ekiyaa ninche te seriani nikiimie naji kulo kutiti barabarani lemeeti naji jam ashu enkiding'a oo garin neeku ninche naji nanu aidim atumia tenalo esia. Ore enkae tenataniki naji esai majing naji igarin duo teniding'a orabaribara kaidim ake atejo kalo too nkejek naa tenilo too nkejek naa iim ake kulo streets pookin nidim ake ashomo te seriani nemeeti entoki nikibok amuu miya naji agari nikibok naji kulie garin ata idinga orabaribara idim ake ashomo esia esidai aitu inchiliwa nilo sii meeta entoki nataase neeku ilo ake esiai tee seriani eitu.

Baasi ore taa eniko ena siai ee muratare oo loshon na nchere etang'amie ore ore naji njia naikuna peyie etum peyie engama iloshon pookin ena muratare naa through kulo dakitarini amu ore ildakitarini kulo naji le biotisho naa kelimu ninche naa kelimu naji faida emuratare oo layiok amu ketii naji imoyiaritin nai naji naisaidai emuratre oo layiok. Ore naji eisia naijo ena biitia naa kisaidia emuratare amu meesioki aibung' mibung' ina moyian asioki tenimurata neeku lelo dakitarini osaidia naji duo olosho loshon pee eyiolou emuratare te lolong'ata. Ore enkae naa through interactions enaa na keupuoni itungana nenagamorotoi ore imasae oo irjaluo nepuonu atumo pookin pee eeii interact nelimuni naji kila oltung'ani nelimu naji tribes entokitin norms enye baas ore pee ii exchange iltung'ana ina siai neilep naa ina siai.

Ore taa ena siai oo maasaa lijo motiok oo nkulupuok ore niye ene dukuya ore entoki naitumia aitobir kuna motiok oo nkulupuok naa ore ene dukuyaa naa osinyai osinyai oloshi ook enkare oleng' keji clay soil. Ninche itumia aitobir nena maasa oo ntokitin nena maasaa naijo motiok ore enkae ore pidipi aitobira ninoki enkima ore pinoki enkima nepeji ore pepeji nena kulopuok ore pee epeji ina kulupuoni negolu ire pegolu ina ina ina motii baasi nesidanu naa kidimi naji ateyiara idaikin nidim ateyiara intokitin kumok. Neeku ore entoki najo nai nanu itumia aitobir nena maasa naa soitik kulo sunyai kulo claysoils ninche itumia aitobir nena motiok nepeji negolu nitumia amu nesidanu naa esiai.

Basi ore taa ele meitai le ebola amu katoning'o ilo meitai le ebola tolooshon lelatia naa ketoninge oleng Ore enekingo peekimbooyo ina muoyian pee meebau ele osho le Kenya naa nchi kingo ; kifaa ore serkali arashu bunge ele osho lang ning'oru ilkiek oudi iltung'anak pooki le Kenya Ore peudi kulo tung'anak le Kenya pookin le kiek enoshi naji vaksineshen anti ebola naa aitaas iltung'anak pookin vaksineshon naa kesidai peesiokini aibooyo ina muoyian Ore engae nicontrooli lelo tung'anak oojing'u oing'ua ilosho lelatia ang' peejingu ele osho lang kifaa peiboori lelo tung'anak peemesioki peemejingu ele osho lang' Peyie kim'boooyo lelo tung'anak peemeeki iyiok ena muoyian naji ene ebola Naa ina ake naisaidia iyiok pee kimbooyo ena muoyian naji ene Ebola peemelotu enakop ang' naji Kenya

Baaasi ore taa inkolong'i nalo oshi nanu adol anaiposha naa maa kumok, maa kumok amu mataa maata naa dii oshi impisai nalotie oleng' ineweji kake mamakuatiki oshi akwet kalo duo ake adol kakee maa oleng' ,ore entoki nanyorr tenaiposha naa kuna waves ekare ,ore enkae nabo na beaches natii ebata ineweji ninche duo oshi nanu anyorr atadua tenalo ineweji ,ore sii enaiposha naa isuja netii iltung'anak ootii ine niki funza eninko piyarr enkare, naa keboreki naa ore sii enkae nanyorie naa ketii iltung'anak inkabilaitin pookin oltung'anak, nekuu tenilo ine weji ni learn intokiting' kumok nilo anya indaikin oo nkulie kwapin, naa ina duo oshi nanu anyorr oleng' tenalo adol anaiposha amuu ninche naii duo nayau nena siaitin, enyorara duo nayii enaiposha.

Enkomono naasi teneori inkirik naa ikijo tee murua ang' ore ninye ene dukuya naa kesa oshi enkomoni pee itisinyi nena kirik nai nasitai. Kidim naji ataaku inkirik napejo inkirik nayira inkirik naichemusha. Neeku ore naji enkomono naasi naomoni naa enkomono ake duo sidai sapuk nai duo pitisinyi nena kirik. Ore enkae naa ore inkirik tenidipi atoomonoki naa imayianat. Ore pidipi ina mirat nenyae. Ore kila murata nenya kila irmuta loo irgilat ore kila orgilata neeta ninche naii duo nenya tee wei nebo neeku kila irgilat pookin neeta naji ninche orpejeoj eweji enye nainos inkiriki neeku ore naji enkomono ai naasi naa pisitisinyi ake nkiriki baasi neori nkiri te sidai nei equalisy nenyae te seraini amu neija naa etiu ibaa oo irmasae tena murua namanya nanu.

Baasii ore taa serikali ee Kenya naa kejo oshi ing' oshi ejo ore enkaina ee serikali naa keado. Ore ena serikali neeta ninche iltung'ana lenye netaa iltung'ana otui under cover neetae sii irmutandaoni neetae sii set lights ore nena tokitin pookin oo tenebo sii iltung'ana pookin omanya ina murua ninche oikuna metayiolo naji inchere metayolou naji serikali ajo keetaa naji entoki nataase. Te murua ee Shakahola. Ore sii enkae netasapuka sii teknojia tenilo pooki weji ewetai entoki naatase nai yiolou ake amu neija naa etiuiibaa ormutandao ee technology amjj etasapuka taata technology to murua ee Kenya neeku nena barakinot naji nagira aisaidia serikali ee Kenya pee iyiolou intokitin nagura aasa tolosho le Kenya too muruatin pookin. Ore ninye mfano naa ena naji Shakahola ore apaa pesaa ina toki netayioloki serikali neetae sii iltung'ana oji DCI ninche oyiolo ninche iko pee iyiolou serikali ntokitin nagiraa aasa naji duo too muraun pookin ee Kenya te lolong'ata.

Basii ore taa eniko ina siai ee Malaria ore Malaria naa emoyian sapuk kake kedalare iltung'ana oleng'. Ore malarai naa keifaa nesiokink abaka eton eitu eponari amuu ore teneponari malaria neponari malaria neeyau naji entoki naji dehydration neyau entoki naji neeku igira ake aikirikira osesen kinosita enkijape dama naa neija neeku neijaa etiu ibaa neeku ore naji ena siai ee Malaria keifaa pee esiokini abaka amu tenesiokini abak neidim naji ayau kulie moyiaritin kumok nijo naji pneumonia oo nkukie doii napuonu ninye tilo osek neeku ore naji malaria keifaa pee itibuni mapema. Ore malaria naa keerisho keifaa peesikioni abak Olen gkeidin naji malaria awaa enkishui oltung'ani amu ore iltung'ana kumoko naa kegira adalare ina moyian. Keufaa pee eisiokinj abak kuna moyiarin especially anaa naji malaria amuu kiboyo kiboyo enkishui oltung'ani kidim abou enkishui oltung'ani malaria

Basi ore taa ena ore esiai orpolisi eetae maandamano tolosho le kenya naa kakumok ore ninye enedukuya ore irpolisi mifaa pearr lelo tung'ana lelo tung'ana oota maandamano kifaa ake piyakikisha ajo ketii eseriani tenkata tina kata e maandamano ore irpolisi naa kifaa duo pee piishoyo entoki naji security aing'orr lelo tung'anak neibo neiboori sii empurrore oldukai pincho oldukai le oldukai loltung'anak nibooyo sii enara nibooyo sii neeku it is kifaa ake peyie iboori ina siai ninche kifaa ake irpolisi pee eeku ninche oh oing'orr kulo tung'anak oota maandamano during teina kata ore irpolisi naa ninche oibooyo ina siai.

Ore taa enasiai oorpayiani le kanisa tolosho le kenya naa kisapuk. ore ninye irpayiani le kanisa naa ilarikok sii ninche, ilpayiani le kanisa. naa ilarikok. naa ninche oitasheki, kanisa. ore sii kanisa naa keeta iltunganak kumok. ore Lelo tunganak kumok naa iltunganak sii le Kenya ,neku ore ilpayiani le kanisa naa keeta sii ninche elaata,e task kelak sii ninche oshi task neeku kisaidia sii ninche ilpayiani le kanisa Ina , maendeleo e olosho le Kenya te lulungata. neeku ore enkae .ore. Ilpayiani le kanisa, aa ninche ilarikok, naa kidim naaji ninche aatejo naisaidia ena kerai, ele payian ashu ele tungani lemeidim ashomo sukuul, nidim aitayu Kuna pisai, naaje pee itayuni Nena pisai, nisaidia ena kerai meshomo sukuul. neeku ore naaji ena siai olpayiani le kanisa naa kisapuk oleng tiatua olosho le Kenya. neeku keret ilmarei kumok o kanisa. neku kisapuk esiai enye oleng.

Basi ore taa naaji nanu ara naaji oltungani le vct naa Kara oltungani le vct Nelotu oltungani duake, nadol ajo keeta Ina moyian ebiitia. ore ninye ene dukuya, naa kaibiribiraki nautaa, ajoki ore peetum ena moyian. ore pee ajoki ene dukuya najoki, nimilo ake agor keon. ore ena moyian, naa ijo keeta iltunganak te kenya. ore eninko kajoki kaisho kulo keek ooji ARVs. tooko. ore kulo keek teniok naa ekisaidia, totona tenakop ilarin apake liton. naa kajoki sii ore, mincho ake keon stress amu keeta Kila mutu ime iyie ole dukuya. neme iyie olemusho. naa keboreki egira ake aendelea neeku ore naaji nanu naa kaisadiai kaaret. kaidim naaji atareto ele tungani, teina moyian ebiitia. aishorita, inkishoorot ashu advises o importance naaingorie kewon.

baasi ore taa kulo apisaini loo ng`uesin naa keifaa sinche peimaa enkisuma sapuk oleng` peejeki oree peinepu oltung`ani egira aas inji toliki inji mibwakki ake oree sii teninepu ing`uesin naagira aara torishie oree sii ilafisani loo ng`uesin naa ninche oing`orr ing`uesi poookin keifaa peyiolou ajo nena ing`uesi ninye tabia keyiolo tabia pookin oo ng`uesin pookin pee teneinepu ake arashu ninye neponu nayii kuna ng`uesin aing`oru ninche arr naa keyiolo inkoitoi ninche nai handle ina ng`ues neeku ore naiyiii kulo opisani loo ng`uesin keifaa pee eimaa siche enkisumaa sapuk peeyiolou sinche ateret ing`uesi amu oree tii ing`uesin naa imali toi sinche tele osho le kenya neeku keifaa pee eyiolou eneiko pee handle kuna ng`uesin pookin osero telulungata neeku oree opisani keifaa aaake pee epuo siche aimaa enkisuma sapuk

Basi ore naa ena moyian ena naji ene corona, emoyian sapuk nataara iltunganak, kumok. naa ore sii enikoni pee iboori ena moyian. aashu tenikitumieki naaji ena moyian, naa kifaa pee kiudi, ore pee kiudi keetae types kumok. teninoti ena nikiudi pee prevent irkulie peetum. orw sii ele Shani likigirae audoki le corona, naa keudi pee i boost immunity ino. ore naa na keidim ataarare Ina moyian natii atua osesen lino. ataatare pee inchiu. neeku Ina naaji esidano enikiudi ele shani le korona. ore enkae kifaa pee kiudi ele Shani, le corona pee Ibooyo Ina moyian. matejo naaji teneitu itum iyie Ina moyian. nibooyo naa kisaidia osesen lino pee Ibooyo Ina moyian pee .ore ilo Shani naa kisidai oleng. naa kegira sii aisaidia pee Ibooyo enkishui oltunganak kumok tiatua ele Osho le Kenya.

Basi ore taa sirkali naa kisapuk. amu kesapuk taa enkaina esirkali oleng. ore sirkali naa kifaa pee Ibooyo enkiama oonkera kutitik oleng. pee etumoki .ore ene dukuya, kifaa peepiki rules arashu rules strict naajo nchoo ake, pee inchooyo enkerai kiti. nikibungi ashu nikintaasi iji oji, pee iture kulo tunganak oogira aishooyo nkera kutitik meami pee migil aishooyo nkulie. ore sirkali bkifaa peeta iltunganak kenyamal. iltunganak looji under covers. ore undercovers naa ninche lotii enkop pee eyiolou aajo kainyioo nagira aasa pee eyiolou ajo ishooyioki ena kerai, kainyioo pee ishooyioki ena kerai. nesuj. neeku ore sirkali nifaa sii sirkali, pitumia ilchiifi lenye. ilaiguanak lenye oltunganak le kanisa. oltunganak pookin Lemurua pee eyiolou ajo iltunganak oogira aishooyo nkera kutitik. pee iboori ena siai ekiama oonkera. kutiti. neeku nena tokitin naji ejo sirkali pee itumia, pee Ibooyo enkiama oo nkera kutitik tolosho le Kenya.

Basi ore taa enara sapuk, natupukuo tiatua emurua e Ukraine o Russia pee neing'ial bei eilata. toolafrika. eingiala amu ore naa ena kop naji Ukraine o Russia naa ninche naitayu eilata sapuk. naa ore teneetae .meeta ninche time, naasi maendeleo. naaturunye eilata, naitibiri ntokitin. neeku ore enaata. engiale osokonini sapuk, amu meekure ore iltunganak naa, meeta ninche eseriani kegira, akwet meta enaidim ataasa. neeku ore enara ingiala esiai. eyauwua asara sapuk amu ninye oshi kiyau ila ena kop ang'.

Asi ore naa ena naa ore naaji ilomon laidim nanu aishoo. atiaki ilo tungani oloito erorauta. enkibelekenyata naaji. ajoki naaji nanu tonyua taasa akeyieyie. tonyua akeyie amu ore ena kop naa ilewa ake eyieu pee entoki. taasa akeyie inidim, nimiton amu keji kamayian esiai oo nkaik inonok. neeku kaidim naaji atiaki taasa esiai ino oleng. nimiurisho amu ekiboitare enkai. neeku ore naaji nanu naa, kajoki miure akeyie enejo iltunganak. nimiuere tenitu eesa entoki niyieu. amu ore ena maisha nejia nadii ikunari. mitum aikata Kila kitu te safari nabo. ororuat ake iyieu igira ake alo tena level. nidim nimpang' tena nilo enkae. tonyiua amu ore ena kop naa inyuata ake eyieu. tonyua enkiteng' ai tonyua pi.

Basi taa ore naaji ele mutandao neeta advantage neeta disadvantage .ore naaji duo disadvantage nayiolo naa enemirata oo gasetini oleng tolosho le kenya. amj ore oshi ore ilkigerot otii, ngasetini naamiritae na kidim ore badala nilo oltungani ainyiangu naa idim nilo .niisum Nena tokitin pookin naagira aamir. neku naa mbaa neeku, ore naaji ele mutandao ingialaka naaji emirata ok gasetini oleng, osokoni amu ore naaji Kila oltungani naa kes ore Kila oltungani naa kisumi ntokitin pookin .tenaa news tenaa sports, tenaa education tenaa nyoo. ketum Kila kitu tolmutandao badala nilo oltungani ainyiangu, egaseti nilo niton, aisum nisum. nemiata enkata. neeku ore ele mutandao ,engiala emirata oo gasetini tele Osho le Kenya oleng.

Basi kajo taa nanu ore eoshoto esiasa too nchamai, naa kesidai. amu tenaa katumoki nchamai. neosh pookin siasa. kake teneosh sii pokin siasa. naa tene wueji iyiolou ajo idim naaji ataasa entoki naji evaluation Tina siai iyiolou ajo, ore ena shama naa kisidai ore eda neme sidai. ore ena naa sidai ore eda naa torono. niaku ore naji pee meosh nchamai pookin siasa. naa inakata iyiolou oltungani ajo kaji sii naanyor. kwna shama. matejo naji ke odm. nena tokitin. naidim oltungani. neeku Ina naaji esidano teneosh oltungani pookin siasa. pee iyiolou ajo kaji, nikinyor. kengae incho kura ino. kengae isaidia iyie. kesidai teneosh nchamai pookin siasa. amu ore ninye enkae nejia ejo constitution .kifaa peosh Kila enchama siaisa. neeku, kesidai ilo kereti lo nchamai teneosh siasa. pee iyiolou ajo kaji nikinare.

Ore taa enijitoto kaa naiposho esapuk temokwapi olosho le Kenya basi kajo nanu. Kajo nanu ore enaiposha sapuk temoi kwapi olosho le Kenya na keji indian ocean amu netii moikwapi olosho oji mombasa ore Indian ocean na kesapuk oleng amu kemanaa oleng kemanari kejo aimu tanzania neimu mombasa neimu malindi neaku orw duo nai namu tengeno aai ore enaposha sapuk temoi kwapi ekenya na indian ocean amu kesapuk oleng kesapuk newta nkariak kumok nimidol muisho enye kajo nanu ninye esapuk oleng tumoi kwapi ekenya ekiata inaiposha sapuk naji indian ocean kaidim atejo ninye esapuk teleosho lekenya likimanya.

Kajo taa nanu ore riftvalley na kasapuk oleng kiteru teshumata tidie tengalo turkana nedou neaku ore riftvalley na kesapuk ore nye kakumok wuejitin napuo ltunganak ore nye dukuya ore terift valley nepuo ltunganak adol entoki naji escapement neaku kesidai Oleng ore nepuo irkulie ewoi naji lake magadi tenepuo irkulie lake magadi nepuo adol hotsprings nepuo adol flamingos nepuo adol enikuni tenitauni shumbi tenkop nepuo amanaa adol ngwesi terift valley ore nkulie kebore kebore nkariak oleng netii nkulie aa fresh neaku kepuo ltunganak rift valley kepuo anaa si epoito anaa enkisuma neaku kakumok wuejitin napuo ltung'anak.

Ore tenaswali na kesidai oleng amu ore moikwapi ekenya na kekumok nkabilaitin namanya ore nye enedukuya etii irmaasai netii ltunganak oji irkalenjin netii ikikuyu netii irwaluya etii laikamba netii irkokoyo netii ltunganak oji irkalenjin kekumok nkabilaitin oltunganak omanya kenya karibu forty two and above neaku kakumok etii lomanya kisumu netii lomanya tharakanithi netii lomanya vihiga netuu lomanya nairobi netii kakumok nkabilaitin oltunganak amanya moikwapi ekwnya netii irmaasai oleng kekumok oleng telulungata pii.

Ore nye enedukuya na kifaa oltungani peeta visa teniata visa na ninye nai nikindim aipangie tenkop ekenya nilo enkae kop ore enkae kifaa piata nkardasini pooki from the ministry of foreign affairs amu ninye oas ntokitin pooki kakumok nkeadasini nifaa piata na inakata sinirim entoki nilobamir tolosho le boo ore enkae ore oltungani oloitobamir endaa tonkwapi eboo na ifaa piata mpisai sidan nijingie enteke amu mintumia engari kakumok ntokitin naifaa piata tenilo nkwapi eboo ore nanu na kaidim atejo kakumok oleng ifaa ake piata nkardasini kumok nimpangie boo peaku mbaa sidain telulungata

Basi ore taa nyamalitin naatumoki oltungani tenitum esiai te wueji netii nguesin. ore enkae, kidim naaji nguesin aayetu aatupuku, nenya nkishu inonok ore enkae, ore naa engues naa engues neeku, kidim ake atijingu atua ang. nenya ntare,

Ore nai nkarn nanu nayiolo osilan ontoyie ore inkarn edukuya nakeji isilal, ore naa silal naa ntoyie, keji silal ntoyie, isiankikin, nkera.